Karango kuom gik ma ang'iewo kaegi, bende bei dilorie piny, kata bende ding'adie nengo mar chiemo moko kuom magi.

Wach moro osebedo kachanda kae kuom thuolo mar kinde mathoth. Nyocha afuenyo ni simba nikod chandruok mar mako yamo mar intanet. Simeni en ma nyocha uusona kae, ndalo moko mokalo chien kae. Apenjo ni to chandruogni, inyalo konye nade? Kose kadibede gi ng'eyo ni chandruogni onyalo bedo nikech ang'o? Dikonae mondo ane kaka anyalo loso wachno.

Ee ,chutho to tudruok nyalo bedo matek, sama itiyo gi mbui ka intiere mabor. Koro tem ane, ni ekinde ka kinde ma itiyo gi mbui, to ibedie machiegni mondo tudruok kik bed gi ng'ikruok moro amora.

Simu ni ne anyiewo kae, kendo asebedo ka atiyo kode tok ka achule kinde ka kinde kaka ne watimo winjruok e thuolo mane akawe kae. To koro, karango kit chudo ma ase chule go, to onego bed ni asetieko nengo ne tee mane onego bed ni achulo. Koro manyiso ni chudo, chudo on oidho ahinya. Ere gima miyo nengo mane watimo e winjruok koro opogore gi nengo masani ma aneno ka oidho ahinya to onego bed ni asetieko chudo na.

Kaluwore kod dongruok mathi nyime kod kaka piny medo sudo mbele, agombo ni monda abediye kod simu moro ma range'nyne nimalo machalgi makoro aneno ka in godo miketo ka iuso kaeki, simunie dayudie moro ma owinjore koda maber e nengo' machalo nade

Ma en lee miluongo ni faras. Faras odwa ket kod punda. Ne itiyo kode kod jolueny machon nikech tekre mang'eny ma en godo mag ng'wech. To kata gie elak sechegi, itiyo kode epiem kod jong'uech kod jotuke matinde nikech tekre mang'eny ma en godo mar ng'wech. Faras en lee maber ahinya to kendo en lee miopidho e dala.

Japur ka japur nyaka rit puothe maber ma lee ok nyal donjoe maketh cham mopidho ,nikech lee onge kod paro maer neno ni mae koro aketho chamb ng'ato kata aketho chiemo mang'ato opidho e puothe. Lee yorgi mar yudo chiemo en mana wuotho kod dang'ni e kor pewego mondo eka gicham gima giromogo. Koro kagiwuotho magichopo e puodhi kaka japur, manyiso ni in ema ok itimo ritruok maber ne puothi. Koro japur ka japur mondo one ni orito puothe maber. Yore ma japur nyalo tiyogo e rito puodho en kaka chielo puodho kata keto ohinga ma onge gimanyalo donje kowuok oko. Lee gi bende inyalo din ne gi kwonde ma gin ema oket gie giwegi. Kwonde ma nitiere gi obok maginyalo mondo kik giwuok oko migimonj puothe jopur. Mae nyalo geng'o koko kata nyalo kelo kuwe e koso winjruok e kind jopur kod lee mag bungu kaluwore gi weche mag ketho cham.

Mae en tich mar puonj. Puonj nikod nengo malich miwuoro e alwora, nikech omiyo oganda bedo gi lony mopogore opogore kod ng'eyo e weche mopogore opogore e kit ngima gi. Moko kuom lony ma oganda nyalo bedo go kokalo kuom puonj en lony mar kwan, to kod lony mar somo gi ndiko.